Mondo mi alos kuonda maber gi ring'o mochiel gi aloda mar kienyeji, akawo ringa mane ase nyiewo kata mane ang'ado, aluoko maler ka aseluoko to akete owalre kagole to ang'ade matindo tindo maber. Kasto akawo sufuria mane aseluoko maler to aketo e kendo kata e jiko , akawo ringani to aolo kaseole to akete motuo pige , to aole mo to aloke gi moreni mobed marabuor, kosechako bedo rabuor to akawo kitungu to ang'ado eiye. Ka ase ng'ado eiye to akete nyanya to alokegodo kaseloke godo mochiek gi chumbi be morome to agole akawo dakuonda aketo, piga mane achuako godo dakuon no koseyienyo to akawo mogo to aolo. To atedo kuon ma adwal iye maber. Aloda mar kienyeji mane ase luoko machielo machuako cha, akawo to achielo gi nyanya gi kitungu. Akawo chak to aole, kaseole chak to akawo alodani to atoko e bakul, chiembani be akawo to atoko e san to akawo kuon to aketo ebathe to atoko to aketo emesa. Mano e kaka

Gigo makelo mor kae en kaka opang maua gi kendo ineno kaka oketgi ma gichomo nyaka polo e gigo moketgie machalre kendo molosi mochiel nyaka. Ineno ka gigi eki kakolosi kelo mor nikech olosgi gi rang'iny mamalo. Ineno ka gin gik mopangi kendo okoket mogar agara. To kendo kata kuma gintiere en kuma ler. Pii bende kalonegi maber maokni ang' ng'ato nyaka wuothgi gimoro moolonegigo pii. Ineno ka olosgi kendo onge shida moro ma ang' ng'ato yudo ni mar wuotho kapangore kang'iyoni mane mang'ochopo nang'o kata mane mang' dhiang' oketho nikech ochielgi kuma gintiere en kuma olorore. Kichakiweyo mano, ineno ka arita margi be ni maber kendo iyudo ka ang' giduaro gimoro kata samiduaro maua gi to okiyud maua mokethre kata motou nikech oritgi maber kendo omigi yedhe manyalo konyogi e geng'o kute kata e geng'o gigo manyalo kethogi matuch katamana itnigi. Koromago e gigo makelo mor.

Pidho kata chingo yiende matindo minyalo tigodo e pidho yiende mondo obed madongo inyalo puonjo ng'ato ni mokwongo ng'ato onegobed gi lo mochungi mang'eny kendo mayom monyalo tiyogodo e kiro kodhi mar yien. Samoseyudo kothe mopogore opogore, okawo lowo mochingo bende oketo mopogore opogore. Lobni okeye tobedo mang'eny manigi malo koro okawo kodhi mar bao machal kama kata yien machak kama toolo kamopogore kendo ochako kawo machielo toolo kamopogore kendo. Otimo kamano kamano ma ang' oyud kiwango mag bepe kata yiende mopogore opogore maromo kar rombe manodwaro. Ka ang' kodhigi osedongo motwo kokoolonegi pi pile ka pile mondo gibed mang'ich, ong'wenyo lobcha gi kodhi achiel kachiel tokawo kapera kata jwala moro mantie matek tong'ado maromo yienni kasto gi lo moriwe mokike kosekiko tokawo toketo kanyakla tokawo jwalacha toriwo. Otimo kamano konuoyo konuoyo koketo yiende kiwango modwaro kod kodhi machalo modwaro kopangogi piny kamano e kaka..

Uso katohala mar kothe nigi nengo e alwora nikech seche ma iuso kothe mopogore opogore, ichalo gima ilando kothegi kendo inyiso ji ni kodhini nyalo chamore kata kodhini ber e alwora e chiemo kendo kata e tich machal kama. Bedo gi kothe mokikore okikore e ohala nigi nengo nikech sama ng'ato dwaro ng'iepo kata ng'ato dwaro kawo gimoro toyudo ka onyalo yudo mopogore gi samoro manodwaro tonyalo kawo kata onyalo biro ni nodwaro moro to kaluwore gi manoneno nikech koro ging'eny gikwako wang'e pache nyalo lokore tokawo machielo seche miketogi kamae mang'enyni ineno ka iywayo kastamas kendo ikelogi kanyakla timiyogi kendo gombo marni an bende we akaw ma adhi atem, we akaw ma adhi abil, ma akia kaka itedo tanyalo lose nikech anene, we akawe mondo adhi atem. Koro iyudo ka ng'ato kobiro toyudo gino modwaro kod kiwango modware nikech inkode be mang'eny kaka dwarore. Manoeko en nengo magini kelo e alworawa.

Maeki en olemo manie kodhi kata e kido mar onunga. Olemoni en olemo mamit kendo sama ochiek molokore marateng' tiyudo ka ndhadhune ni malo kendo omit e kiwango mopogore. Kendo iyudo ka samisechame to in gi hamu kata ingi gombo ni amed machielo. Olemoni kang'iyo to gimabiro e pacha en gigo mitiyogodo kata tich ma olemoni itiyogodo. Olemoni iyudo ka ilosogodo math ma opogore opogore, olemoni math mag wine ma wasunge madho iyudo kiloso koti kod olembegegi. E yogat seche ma iloso yogat samidwaro loso yogat moro manigi kata miluongo ni strawberry magieki e olembe maitiyogodo e loso yogadegi. Tokichako iwe mano, olemo manie kido kata e chal mar onungani bende en olemo mitiyogo kata e loso yedhe makelo remo kata mamedo remo kaka ranferon iyudo ka olemoni bende okike e i yadhno mondo mi ng'atmamadhe yadhno to rembe omedre mapiyopiyo kata omed remo kiwango mamalo mano tij......

Chon pith mar jamni mag gredi ne yudoga kanenipiny e alwora kendo ne jamni mar gredi aritane nikech ne pek kata ne ni malo, nomiyo ji mathoth oluoro kendo nokohinyo dhi e pith mar jamni mag gredi koro niyudo ka jamni mag gredio ne tin kendo nokng'eny e alwora. To gisani tijni oselokore kendo osemedore e kinde masani e alworawa nikech iyudo ka jamni mag gredi kiwangogi osemedore e alwora kendo jopith mag jamnigi kata dhok mag chak osemedore nikech dwaro mathoth mar chak e alwora kata tich momedore mar chak e alwora, koro omiyo ji oho kendo jopith mag jamni mag gredi omedore e kinde alworawa nikech iyudo ka chagni osebed ka idwaro mang'eny e industries mopogore opogore e i gwenge bende mopogore opoghore jogo matiyo tije mopogore opogore nyaka jolos kek osebedo kadwaro chak, koro iyudo ni dwaro mosebedo mamaloni omiyo jogo modonjo e tijni ng'eny.

E kinde machon gini nokthor yudre e gwengewa nikech ji ne tiyogi kasuku kata chuma ma ong'adi to oywane dhoge motuchotuch cha. Niyudo ka emaji ne tiyogo mathothj e lo gini kendo ne yudo gini e laora new okyot. To gini gisani othoro yudore alworawa nikech jopur kata jotich kode momedore ahinya e alworawa. Jopur mapuro nyanya, mapuro oganda, mapuro alode bende mopogore opogore nyaka skuma omiyo gini omedore alworawa nikech gitiyo kode e kuoyo yath ne alode, kuoyo yath ne nyanya mondo kute kik keth nyanya kendo kata e kuoyo yath ne oganda mondo kik kute kethi kata cham maua mag oganda. Gini koro sani oyudore kendo thoro yuidore e alworawa moloyo kaka koro can manitiyogodo chon kata birika manitiyogodo e kuoyo yath kata e kuoyo pi koro iyudo ka sani tich mar gini omedore moloyo birika manitiyogodo e ndalo machon, opogore gi..

Tangi en gir kano pi maber kendo okonyo e yore mathoth e ngimawa mapile pile kata e kinde makende, nimar kaingi tange tinyalo choko pi makoth ochwero maibedgodo makowi e ndalo mag horo. Sama ingi tangeni in gi pi mokan, pigi mokanni iyudo ka iole yath tikete kanyo tiyudo ka en pi maonge gimoketho kata onge gimochapo. Sama ingi riyo inyalo tuomo pi kanyo, sama igombo ni iluok lepi inyalo tuomo pi e tangi miluokgodo lepi kata mitimgodo ler mar dala kata mag ot. E kinde makende bende iyudo ka ndalo ma horo odhi obedo mang'eny to ne ingi pi e tangi, inyalo yudo kaka jamnigi modho, nono nono be kichakiwe mago inyalo kawo pi maingodo mar tangini kipidho alodegi moko e nyakorundini ndalo mar horoni tikawo pi manekoth ochwero mar tangini tiolo matin matin ne alodegigi miyud ka inyalo yudo alot ming'wedo kata michamo e kindego mag horo ma samoro kata alot minyalo cham e alwora nyalo bedo maonge kata nyalo koso..

Kanono tijni gimabiro e pacha en pith manyasani mowuok mar alode, olembe kata mana chiemo mopogore opogore. Maeki e pith manyasani majolony okelo ni konyo e yore mag rito space maingodo matin tigombo ni in galodi moro. Magieki en tich manyasani ma owuok makonyo e pith mag alode, olembe kata bende chiemo moko matindotindo mang'ato nyalogombo nopidh e nyit ot kata e nyakorundune. Gimabiro e pacha en sikuma maseneno kanyak kendo dongo e rang'iny mamalo koriti maber kowuok kuom tijniendi kendo tijni osekonyo jogo modsak ahinya e taon ni ginyalo ng'wedo alot moro matin kumoro matin magingodo kaging'wedo alodgini gichamo gichielo gichamo nikech okgikos gima gidwachamo kata alot koro iyudo ka pesa manegitiyogodo ahinya e ng'iewo alot e chiro dok chien nikech koro gin gi margi, kendo ineno ka mae en tich ma osekonyo omiyo nyaka nyithindo okpar mathoth giparo mana ..

Gimabire pacha en bungu kaneno yiende motii kama. Forest en bungu. Bunguni iyudo ka en bungu ma yiende mopogore opogore yudore. Kendo iyudo ka yiende mopogore opogore gi, gin yiende modhugore kendo ni kamoro achiel kendo gipimore kanyakla to gidich modinore. Kaneno yiende moting' mang'eny kamaa to paro maringo ira mokuongo en bungu. Yiende gi kopidhore maber tiyudo ka giloso bungu moro maber yueye kendo giloso bungu moro makelo muya maber monegobeni waruako godiochieng' kata mwagolo bende oko to wamiyogi. Yien ni sama aneno koting'e mang'eny kama to gima bire pacha en pith maduong' mar yien ma jo aluorani oseamua ni dwatimo kendo ineno ka giseamua ni gidwaro pidho yien, omiyo yien iloso mang'eny e aluorani kendo ineno ka en yien minyalo ting' e gari mar lori kiting'o kitero kamoro mondo okony e pith mar yien midwaroni mondo otim ei aluorani.

Samaneno ot maralum moting'o gik marolumbe rolumbe kang'iyogi to gimabiro e pacha en kothe mopogore opogore mayudore e odni kendo majoscience mopogore opogore puodho kendo golo e lony mopogore opogore kagidwaro ni mondo ji otim kaka ginyiso ji. Gipidh kothe masamoro gisepuodho kata kothe magipuodho magineno ni maginenoni magieki to ni sawa koro iyudo ka kae ji mathoth riwe kendo romo kagidwaro gigo ma opogore ka gidwang'iyo bende kaka ipidho olembe kata alode kata kothe mopogore mondo omi ginbende giyud lonyni. Mae kakawo nadhi apidho kama kama odhidwaro rit machal nadi, odhidwaro rit mane todhidwaro naolne ang'o mondo omi onyagi kata odhidwaro natimne ang'o mondo omi obugre kuonde madhipidhe mondo olemone onen kendo mondo ayude gimoro anbende kaka japur. Kae iyudo ka jopur mathoth bire mondo gimany lony manyasani mayudore e ute marolumbegi kod gimanygodo kothe mopogore opogore mag olembe, alode kata yiende magidwani gipidhi nyakotungu.

Pith maduong' mar apuoyo maneno kaeni kelo mor. Mokwongo king'iyo apuochegi togibecho kendo ineno karita margi nitiere e kiwango manimalo kata e rang'iny molony. Apuochego samobedo kama magin kamae joneno mopogore opogore wuok kabiro neno kata jopur mopogore mapidho apuoyo bende wuok kuonde ma opogore e alwora ma opogore mondo omi ochop kae osom, one kendo be mondo ging'i ni kaka ginyalo pidho apuoyo maginbende chieng' gichop marom gi ng'ama opidhoni. Tijnieki kelo mor kmokwongo nikech oywayo ji okelo ji kanyakla kichako iweyo kelo mar ji kanyaklano tijni en tich ma odwaro lony kendo omiyo ng'ato tiegruokne medore. Koro okelo mor nikech sama ng'ato pidho gini enbende omedo lony maengodo kendo omedo tiegruok maengodo manyachon to kendo samopidho gini jong'iepo mobiro kawo apuoyo miye pesa, seche moyudo pesa ni dwache mane engodo yudo komedo kendo otimo kendo onyalo dhi mbele gi ngima.

Maeki en japur, japur ma opidho alot ineno ka alodeni japurni opidho alot kendo alot orito maler to alodeni oolone pi gi ndo. Gimatimore kaeni en ni japurni ochalo gima osebedo kopuro to samoro nyalone kata kiwangone mar ng'ieo pipe monyalotimogodo irrigation samoro pok ochopo e kiwangono. To ogombo ni mondo alode mopidho owuok alot maler kendo alot manigi ndhadhu alot maywayo jong'iepo kendo alot mayuayo joneno bende. Mano e gimaneno katimore kae kendo miyoni ineno ka en miyo mang'ongo to ochandre moomo pi kata pigni ineno koyoro yawo lawe ng'ich mondo oom pi oolne alodegegi mondo alodegegi onen mamor kendo olos chiembgi maginya kendo gibed alot mabirobedo gi ndhadhu chieng' onogo maichamogi kata chieng' onogo ma ng'ato dwaro nong'iewgi katong'wedgi mondo oti kodgi kata e yor mar loko pesa. Maeki ng'iso ni miyoni en japur maduong'.

Maeki en group mar jopur moriwore kanyakla, kendo iyudo ka agrigator mag jopur gi ochopo e ground, kendo obiro choko kothe ma jopur osebedo ka pidho. Kobiro gi gima ochoko godo kendo ineno ka gini oywa gi tinga. Manyiso ni mae en kilo moro ma ipimo godo. Kata gino ma itiyo godo e ng'iyo ni to gini kodhi mane japur kata jopur gi opidho ochopo kiwango mane. agrigator chopo e ground, ochoko kothe kuom jopur mopogore opogore mokelone ma obed bel, obed kal, ober marantha, obed kothe ma opogore opogore. Iyudo ka mano e tij agrigator. Giromo gi jopur kamoro to gi decide giwacho ni kae kamakama e ma wadhi rome mondo omi wachok olembe ma wasebedo ka wapuro ei alworawa. Ineno ka en tich madwaro ji mathoth, kendo ok en tich mang'ato achiel nyalo timo. Ema timore kae, ema omiyo ji bende mathoth oyworo. Nikech joneno bende nyaka bedi.

Sama aneno pith mar rombo kata rombo mar im gima bire pacha gin gigo maopogore kendo ber ma rombo kelo sama ipidhe e alwora kata rach ma samoro lee achiel achiel ma romboni nyalo kelo kaponi ipidhe e alwora. Rombo itiyo godo e gik mopogore opogore. Rombo machal kamae kipidho sama yiere odhi obedo mang'eny wool neni igolo kiliele in japith mapidheni tichoko wool negi kendo itere factory. Wool ni itiyo godo e loso leuni,e loso pillows bende mopogore opogore. Kichakiwee mano, rombo owuon itiyo kodo kaka chiemo kendo sama ipidho rombo ingi chiemo ma ka wendi olimi tinyalo monjo rombo achiel kuom mipidho tinego to jii chamo ring'o manyangafu kendo ring'o machoke yom mana kowuok kuom pith mar rombo. Rombo owuon owuon bende en gir ohala iyudo ka ji nitie mago ohand rombni kendo iyudo ka giyuto maber. Mano tich rombo.

Sama aneno logos mopogore opogore kata ranyisi mopogore opogore mag steshonde mag TV mag Kenya wa ka. Gima bire pacha mokuongo en riuruoge mag jogo malando wach motuch kata weche motuch kata gimi luongoni habari kata news. Jomalando weche motuch kata jolendo mag TV kata redio samaneno KTN taneno jo KTN,Citizen bende aneno manyisoni magi jogo moikore mag nononwa kata fuambo nwa weche matuch koni kod kocha e kor guenge bende mopogore opogore kaka gituch, kaka negichakore, gin bende owuon kaka ginene kod paro ma ginyalo golo owuon kaka jo media house kod kaka joneno kendo jogo bendoe malando wacho nogo motimore negi. Mago gik mabiro e paro sama aneno KENYAMOJA.com kata TVs mag jokenya, kata TVs mag steshonde mopogore opogore ei pinywa mar Kenya ka. Aneno lendo mar.